Kũhũthĩra kĩndũ ta ragi ya mũrengeti, ĩyo nĩ ĩtuĩkaga ya gũthambia wega nyũmba na ĩgatuĩka ya gũthera wega, na ũhote wa gũkamũra maĩ wega, ũguo kũnina maĩ wega. No ũhũthĩre mburaci, harĩa ĩtuĩkaga ya kũhũthĩra kĩrĩa wega, tondũ ĩnakamũtĩ, mũndũ ndagatũĩke wa kũnoga mũgongo. Koguo ĩkahũthia wĩra kwa njĩra ya bata mũno.

Gũĩkĩra ragĩ harĩa mũrango-inĩ, nĩgetha ũgatuĩka wa kũhiha iratũ hamũira ũingĩrĩte. Ũgatuĩka wa kũiga iratũ therũ handũ, ũgacoka ũgatuĩka wa kũiga kanyamũ ga kũiga iratũ, harĩa iratũ ciothe cigakorwo cigĩtwo handũ hamwe. Ũcio ũngĩ, ũgatũika wa gũcokia kĩndũ o harĩa wakĩrũta ũgatuĩka wa gũcokia ho. Wekĩra nguo, wakorwo nĩ theru ũkamĩigĩrira ithandũkũ, nakorwo ĩna, ciĩnagĩko ũgaciga handũ nĩgetha ũcithambie.

Wĩra wakwa wa o mũthenya ngoragwo ndĩ ta mwarimũ. Njũkagĩra kĩroko tene ngathiĩ thukuru kũrĩa nduĩkaga wa gũthiĩ gũthomithia ciana. O rĩngĩ ndauma thukuru nĩ njũkaga ngatuĩka wa kwanjĩrĩria kũrĩma, tondũ nĩ nyendete ũrĩmi, tondũ ũrĩmi nĩguo kira kĩndũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ.

Moritũ nĩ maingĩ marĩa tũtuĩkaga wa gũcemania o mũthenya o mũthenya, kaingĩ tũge mbũra nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtuĩkaga wa kũritũhia mawira marĩa nduĩkaga wa kũruta o mũthenya. Ĩndĩ tondũ barabara rĩmwe nĩ ikoragwo ciĩna kĩgia kĩingĩ mũno kuumĩra, tondũ ndakiuga ngoragwo ndĩ mwarimũ. Wakerĩ, ndwari. Ĩndĩ tondũ ndwari nyingĩ nĩ ĩtuĩkaga cia kũnyita twana, na tũkaremwo nĩ gũka thukuru, oharĩho ngaremwo nĩ gũĩkatĩ.

Wambere njĩraga andũ nduĩke wagũthikĩrĩria mwena ũrĩa mwega. ũgathikĩrĩria mĩena yerĩ. ũgathikĩrĩria ũkaigua nũwĩmwena mũru na nũwĩmwena mwega, nĩgetha ũtuĩke wakũmenya kĩhumo gĩa thĩna ũcio . Tondũ otoĩ kĩhumo ndũngĩhota gũtuĩka wakũnina ngucanio. Kuogwo nyendaga kwamba kũmenya kĩhumo gĩa thĩna.

Ngumo nĩ njega na ingĩenda gũkorwo ngumo ndĩ na cio, ingĩenda kũmũigua ena mĩtugo mĩega na atuĩke wa gwĩka maũndũ marĩa magerĩire o hĩndĩ kwa hĩndĩ, ĩndĩ no atuĩke wa kwandĩkwo na kwona mawĩra kuma kambuni ngũrani ngũrani, ona ningĩ no nyende kũigua arĩ na igweta mũno kũu rĩa mũbira tondũ nĩ atuĩkĩte wa kwenda mũbira kwanja mũbira wa magũrũ nĩ atũĩte wa kũwenda mũno, kwoguo angĩgĩa igweta rĩu.

Ingienda atuĩke gũkorwo e mwega kĩmĩtugo na gakorwo emwega kĩmĩbira ĩndĩ, tondũ nĩatuĩkĩte wa kwenda mũbira wega. Ona ningĩ no nyende atuĩke mũndũ mwega wa gũthiaga kanitha, kuoneka e njĩra-inĩ irĩa ciagĩrĩire ĩndĩ, tondũ kwĩragwo nyonia mũrata waku na nĩngũkwĩra ũrĩa we ũhana. Kogwo no nyende kũigua e mũndũ e na mĩtugo mĩega ĩndĩ, tondũ nginya no atuĩke wa kũgucĩrĩria kwandĩkwo kambuni-inĩ ngũrani.

Ngũrani nĩikoragwo ciĩ nyingĩ tondũ thikũ ici mĩtambo nĩĩratuĩka yagũ kũtũma andũ kĩmwonere na wao na kũringana na ũrĩa arauma mbica-inĩ gĩtuĩke gĩa gũcenjeka. Noĩndĩ ũngĩtuĩka wa kũmwona kĩũmbe ndangĩtuĩka wagũcenjia kĩmwonere kana ũrĩa kana ũrĩa agĩkoragwo ahana. Kuogwo ona nowene mũndũ kĩrĩa intanenti-inĩ noũtuĩke wagũthiĩ na mũhetũkane barabara ta andũ erĩ matoyaine, no ĩndĩ ũngĩcamania na mũndũ kĩũmbe, nĩũkoragwo ũtuĩkĩte wa kũmwona wega na kwa njĩra ĩrĩa atuĩkĩte wa kũhanana, kũhana, na nĩhinya mũno ũtuĩke wa kũmũhatũka ĩndĩ tondũ kĩũmbe nĩhinya gũcenjia.

Kaingĩ nĩ gũkorwo na tũbica twanyu mũrĩ anini. Ĩndĩ nĩ tũtuĩkaga twa kũmũririkania ũrĩa mwakoragwo mũhana mũrĩ anini, na agatuĩka a gũcanjamũra andũ aingĩ o hĩndĩ onarĩ. Ona ningĩ gũkorwo na, kũĩririkania tũmĩthako mwathakaga mũrĩ anini, kana tũmaũndũ mwaneka mũrĩ anini, nĩ mũtuĩkaga twa gũcanjamũra na njĩra ĩ na igweta mũno.

Kaingĩ nĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ ya ũhoro ĩtuĩkaga ya kũheana. No ũrĩa ũheanagwo mũno nĩta ũhoro wa ũrĩa wa ũthii na mbere. Tondũ andũ aingĩ nĩmakoragwo makĩenda kũmenya kana either kana hihi nĩkũrakorwo na gũthiĩ na mbere, na ũthii wa nambere kauntĩ-inĩ kana gĩcigo-inĩ kĩao .